ore entoki nagira aasa tene, neshomo entasat ainyiangu isinkir nelotu apik irbaketi, paa ketumoki taa ayeu aitoosho enkolong' metoito.

ekeisapuk ena siai leng tenkop natii, amu kepuo iltunganak ninyiangu kulo mashungwa te sokoni, neun irkulie too nkang'itie neeku keisapuk oleng.

ore ele naa oltinka oitumiai tenkiremore keidimi neitumiai tenkiremore neunieki irpayek neunieki kulie tokitin ake kumok aitobirr olchamba eton eitu epiki endaa enkop.

ee isapuk ena siai oleng te murua natii, amu kereshuni inoshi rishat enchan, amu inchooyo oltungani iropiyiani, nikiremokini enkop. ore paa iyata oltinka lino naa idim ake sii ninye airemo.

ore eneikoni teneitobiri ena, naa nkishu elepi, ore pee eidipi aatalep inkishu, netumi kule, nepiki irbaketi. neidimi aatimir ashu eok ake iltung'anak too nkutukie aitaa edaa.

kaitiship ena oleng amu ore ele sikiria neloito roncho enapita irkuo enkare inkiyai aidurrie roncho.

Ekaitiship enasiai oleng' amu ore ormoilaa na eng'ues oleng' naitureusho negol, amu kelo ninye aitayu egarri enye temodioi onkishu, nerrumoo, nitoki alo atur enkop aitaki enkaji pe minyal ake kulie ng'uesin.

ore ena siai na isapuk oleng temurua natii amu ore ena mashini ashu ena garri naa keudu enkare tenkop netum iltung'anak aatok enkare nemeitoki iltung'anak aiteseka elau enkare.

ore ene nelio iltung'anak etii orkijanai netii oltasat botorr etii ninche enkiwanja negira ele tasat arua empira neibung'ita sii pokiraare ng'udisik.

Ore ene naa kitodolu ajo jua kali, netii oltung'ani oitashe, netii sadukuni kumok la kemirakini iltung'anak, nepuo apik inkilani, arashu ah inyang'u inkera esukuul teneku kegira aiteru sukuul.

Ekaas oshiake ena toonkolong'i kumok, amu ore ele naa orbaribara sapuk oim igarrin kumok. Neeta nye iwuejiting' nelang'ieki na ninche eim iltung'anak, pemeake nilo alang' tewueji torrono, nitum orbuket ashua kiroro garrin.

Ore enasiai naa ekelelek teniisum oltung'ani, amu iriki niutaki nintodol ajoki iji koni teneesi, enewueji eimieki usii, neyiolou sininye nesujaa neyiolou aitobira.

ekadamu enkolong nataasa ena amu ilo enkop e mombasa nilo enkare amu tinewueji etumi naiposha nijing atua embot nikintalang aya lido likay kekun.

enetipat ena siai oleng amu ore enkitobirata oolbaribarani naa maendeleo tolosho naa ore peeponu oltinka nitobirr orbaribara naa ketumoki iltung'anak aitobira nilepunyie imbiasharani enye epuo aamirr toowuejitin neepasha.

Ore ene naa osokoni, eponu iltung'anak nemir intokiting',etii lomirita irnyanya, irmashungwa, irmaisurin, irfakadoni, nemir idaiki pookin.

ore kulo lewa naa ore entoki nagira aendelea tene neeta kulo lewa e soo neeta irng'abolo ogira aadung aitainyie imbaoi peetum ahom aateshetishore.

ekanyorr ena siai oleng amu keyau osotua teneponu intasati aatoni tenebo neponu aitobirr inkukurto nenya ilomon neyiolou ajo kanyio nagira aendelea temurua.

Ataasa apa enasiai ara kiti, amu sukuul ena napuo nkera kutitik niturrurruni, nelotu ormalimui kitok arashu abotor teninje, aliki enikoni tenigisi, neshipa ninche oleng'.

Enetipat enasiai oleng' temurua natii amu osokoni ele, arashua enkolong' esokoni, napuo iltung'anak ainyang'isho, nepuo irkulie amirisho tesokoni.

Ore entoki nalotu indamunot tenidol ena, naa nkilani kuna naitayio oltung'ani tenkaji, etaa chafui pelotu aituku tenkare osabuni, peeku sidain.

Akanyor enasiai oleng'. Na ore sababu, kitalamaa olchafu amu keyau oltung'ani inkilani nonok alotu aituko, tosabuni otenkare. Ore piidip nilo metoito pitumoki aishopo etaa sidain.

Ore entoki naitiship tenasiai, naa oteli ena, neewuo oltung'ani aitaki olikae eniko tenitumia esimu, arashua eniko teneituma iropiyiani.

ekanyor ena siai amu ore kulo nnaa inkabilaritin oosabunini oitukuyieki naaji inkajijik ashu inkopisini, naa keeta ninche olgusil sidai.

ore ene naa olbaribara egiray aicommision pee etumokini aitobira naa orais ele apa liong'uan lele osho Uhuru kenyata ogira aiko pee etumoki atabolo.

Ekadolita tene inkajijik, nadolita sininche garrin. Nadolita iltung'anak, nelio oltukutuk. Nadolita sininye sign board ,nadolita orbaribara.

ore ekaitiship nanu ena siai oleng amu nkajijik kuna sidain oleng sapukin naaponu iltung'anak aasie isiaitin nipaaki ingarrin aisidai naleng.

Kadolta tene oloing'ang'e, nadolita inkatambo, nadolita irkeek tentim, nadolita sininche enkajijik kumok naado oleng'.

Ore entoki nagira aasa tene naa oreyiet ele sapuk oimita enkare, netii enkop natoyio katikati naa indim ayeu aitayu isinkirr, niwoku enkare naa indim sii aitukuoyu.

ore ele naa orbaribara naa ekingira ake aitol tene ajo nyeri elo, netii olee oitashe tebata laa egari egira areshu pee etumoki aitasheyie nejing' alo inakop enyeri.

ekeibelekenya ena siai toosai kutik oleng amu indim ashomo sokoni nilo ainyiang'ishore kuna ropiyiani arashu elotu oltung'ani liata esile enye neineleknya ina siai toosai kutik oleng.

ore ena siai enikunari temurua natii naa ketiu enaa sipitali ena naetuo aishooyo irkeek arashu aa enkolong naoshi enkukuo naa keponu iltung'anak eosh olaini nigerr inkarn enye paa ketumoki taa aashom.

Ore enkolong' opa nataasa ena, naa ilo Mpesa nirriwaa iropiyinai arashua intayu nirriwakii ang' nirriwaki iltung'anak arashua oltung'ani liyata esile enye.

ore eng'eno naata naipirta ena naa iropiyiani kuna e kenya nee enkalifu nabo naa indim ainyiang'ishore arashu aa ilakie isilen ninyang'unyie inkilani ninyang'unyie endaa nilakie aitoki ake.

ekanyor ena oleng' amu saving ena naa idim oltung'ani aisefa iropiyiani, nipik erishata nijo olari ,ashu aa ilapaitin ashu aa iwikii, ashu aa ingolong'i, nilo kenya abol inoto iropiyiani kumok.

Ekadolita tene embuku narok naa kajo ke notebook neitelekino ninye iropiyiani itelekino enchilingi nabo eitelekino tano eitelekino sii kumi neitelekino shirini.

Ore ena naa enkaji sapuk e Kenya Revenue Authority ,na ninche naitasheki kodi tolosho le Kenya. Negira ninche alimu, aliki ilopeny olosho eniko teneitayu ena tax.

Ore eninko tenisum oltung'ani peyiolou ena, keyieu na keeta oltung'ani esimu, pa iboloki ina app e Equity, nigeroki enkarna enye, nigeroki email, nintoki si aigeroki password ,paketumoki atabolo.

ore ena naa app ashu entoki naitodolu KRA aaniche naitaku kodi tolosho naa ekigirai aitodol eningo tinirijista KRA te online.

ore ena naa Safaricom sacco limited, naa kidim ake iltung'anak abung'ata tomon ashu aa irkumok nitau esacco oo ropiyiani.

Ore ene netii iltung'anak netii oltung'ani obo ogira autaki irkulie eniko naaji teni save iropiyiani toolturruri arashu aa egira aboloki aitoki ake te online.

enetipat oleng' enasiai temurua natii amu idim oltung'ani aata iropiyiani tesimu nilotu aitau tele duka, naa idim ake sii anyang'u aitoki pooki , tenaa edaa arushu aa kulie tokitin ake.

Ore eninko tenisum oltungani peyiolou ena naa kengas oltungani aata budget enye openy te lukunya naidipa apake atoosho niyau iropiyian niponunu ai calculate Ajo kebaa iropiyian nayieu Ina budget .

ekaitiship nanu ena siai oleng amu keponu iltung'anak aitayu iropiyiani naaji olapa ashu olari neponu kenya aang'amu kulingana enaa enaitayuo olyung'ani.

ore enikunari ena siai temurua ai naa mpesa ena natii iropiyiani neponu kulie tung'anak aitayu neponu kulie aapik isimui.

ore ena naa stima sacco naa enenkisuma oonkera natii sekondari arashu aa primary.

ore eninko tenintobirr ena naa irreshu enkata enchan arashu aa enkata niata oltung'ani enkare sapuk paa itumoki atuuno ore pee ebulu neku nitumoki aitayu.

Ore ele naa ormokoka naa ore ormarenke latoning'o kuhusu naa kenya iltunganak, nemuk too nkutukie naning eji mitoki atir iltunganak injo .

ore eng'eno naipirta ena naa tala ena naishooyo ilooni kake ekinchori lon venye enintumia oshi mpesa tenira oltung'ani opik iropiyiani kumok naa indim anoto.

enetipat oleng ena siai temurua natii enkiremore amu keuni endaa ore kenya peepuoi aakes netum iltung'anak endaa sapuk na keiwuang'ie esumash.

Ore eninko piinyia ena naa kegol ele toki oleng neeku keyieu naa iyata enkalem napi nindim atudung'ie mpaka nitum enkare natii atua awok.

aas ena siai ake ninye toonkolong'i pooki amu ore piiyieu ninyang'u entoki naa irriwaa iropiyiani tesimu nikishukoki ele message arashu aa irriwaki oltung'ani.

ore kuna naa oreeninko tenintobirr ninche aikumok oleng enkata nasha arashu enkata sapuk olari naa kebulu eton aa kutitik ore ake peeku netiu inji.

ore eninko tenitum ena siai naa keng'as oltung'ani alo ainyiang'u empeku paa kelotu aun paa kerreshu metubulu ore peeku paa itumoki taa inakata aitayu.

ore eninko tenisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa keyieu naa olaramatani ilo tung'ani loolchambai arashu aa olounisho paa ilotu autaki enikoni tene eesi.

ore enikunari ena siai temurua natii naa keuni kuna ena daa arashu aa kulo matunda tembata enkare pee itumoki atubukoki enkare netum aatubullu torkerreti sidai.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa nkitunguuni kuna naidipa aaoto pii amu eidipa ninche aatupuku tiatua enkop neeku etaa keponunui ake aitai peepuoi aamirr.

ekanyorr ena siai oleng amuu tesala ena naishooyo ilooni neekindim aishoo ilooni nilo oltung'ani aiterunyie imbiasharani inonok nishukoki kenya ake indipa anoto.